nager boisyoni abwati akobo aldaetab nyanyek, eng yu komiten chepyoset ngealda nyanyek eng tuket, akomi vhekasir chealdae akenge ko siling Mut, Ako nyanyek Mut ko siling tibtem alak chebo angwan ko siling tibtem koraa, alak menyoru somok chebo siling taman,